Ore enatoki naji helb naa inji ikunari kajo kepiki oshi anaa vile nikunari ee venye naasita iltunganak inkoosi . Ore kulo tunganak loosita , ore kulo post graduates naa kishori ropiyiani kumok alang matejo under graduates. Alafu ore kulo under graduates naa kishori ropiyiani kumok alang kulo professional, loosita professional courses . Niaku kajo nanu ore KUCCPS , naa ore helb naa kishori oshi anaa egirae aiko iropiyiani, egirae aiko kidepend anaacourse naasita oltungani ashu naasita enkerai nagira aaply inahelb.

Ore kulo sinkoliotin , kaidim nanu atejo ore kulo sinkoliotin naa indim aitumia, tenaa keetae osirua lonyikakita irkokoyo nipikpiki lelo sinkoliotin pidoldolo ajo ,pedol sinche irkokoyo ajo ketii enyorata natii atua irmaasae logira aitoduaya tilo sinkolio. Tenaa ketii irkokoyo lotii tenebo ontae loetwo matejo enchula tosirua nening sininche ajo keeta nafasi ashu keeta , keeta , keeta enyorata natii irmaasae teninche . Ore pajoito nejia naa indim aikunai , yiolo tenilo wuejitin natii irkokoyo tenining ake eji kimaasae ashu inining enkae kutuk pookin indim atipika lelo sinkoliotin pening ajo , shie ore ele tungani naa kenyor enakutuk ang ashu kenyor iltunganak lang.

ore ena sii ooropiyiani neewuo aitelelek iteleliaa, ee esiia ebiahsra oleng. ore entoki edukuya i punguza wastage amu ore naari idim aisho oltungani enkiteng niincho miinchi. naa tenijo aing'or tenakata ina value oo minchi we nkiteng' naa keeta enkiteng' value sapuk alang' imiinchi, ninepu ajo ishomo asara too ntokitin ne too ntokitin inonok, nikinchimu ntokitin nemeji iyieu duo oleng. neku kaidim atajo ore eesiai oo ropiyiani neewuo aitisidan naa esiai ebishara oleng amu, inyiang'u entoki according anaa ening'or ajo tenaa kiisidai tenaa ekintishipa tenaa kiaa. neeku ing'as aing'or iropiyini narisiore ina toki ngira ainyiang'u.

Ore orkereti ladol ajo inyiala apa esiai ormusungu , naa kaidim atejo orkereti le kulo loishoori ntoyie aa kutiti aa kajo kitoronok apa sininye inaoleng , kajo keewuo aitobir amu ore naari apa irmaasae naa kishooyo ntoyie enye aa kutiti ashua ntoyie tenebaya ewueji naje tedarasa nishoori. Niaku kajo ore tenakata enasiai ormusungu neautua enakisuma metaa kepuo nkera dukuya pi , ninepu ajo kisho nye irmuzeeni ashu irpayiani le lenkop ormaasae nkera peepuo nkwapi eboo pepuo aisuma, nireduce inasiai e aishooyo nkera asioki

Kaidim atejo ore enasiai olarikok , oo larikok lo nkanisani naa keesita esiai tenakata esidai , aanji egira aikunaa , ore nkanisani pookin naapuku itu eimaa nkopisini enye ashu nemeeta certificate nikieni ashu mishori oltungani piterunyie kanisa enye ,metu , itu engas aimaa nkopisini olarikok naa inasiai nagira aisaidia oleng amu , ore tenakata teningor kenya pookin , iputa nkanisani kumok naa ore nena anisani kumok , etii nkanisani naa kegira aiminie iltunganak piipi , aiminie iltunganak , neya iltunganak apik inkulie , nkulie , nkulie dinii, nkulie tokitin nemindim oltungani aipangunyie kewon , niaku kaidim nanu atejo kidim ataas enatoki egirae aiminimise nkanisani ashu kegirae aipungusa pi esiai okuna anisani nagirae ailepunyie tekenya anaake niau kaidim atejo nejia egirae aas.